Aparo jo Maasai nikech gin ema gikano gikano chak e gino, eh miyo ginyalo wuothogo kumoro amora ma gidhiye.

Mano bando mobul´kendo. Inyalo bule e kendo kata e jiko. En gima kosebul to inyalo cham, inyalo madhe kod chae, inyalo madhe kod nyuka, ee joluo nohero tiyo kode sana sana korka metho ma gokinyi. Mano yudo ka ndalo ma bando ochiek.